Kiboisien orek kegirondoen kutik anan ko mianwogik kipisen minutik, oret age kora ko kewalawal minutik en mbaret, oret age kora ko kitiony nyasoret ak ketesyi beek ak kepiten minutik kogirindoi mianwogik ak kutik

Miondap koristo misiing' nenome nyanyiik ago cham keripen kerichek nyanyiik asikopiit komapel koristo ana barafu

Kaimutik chenyoru temiik en oli ko konyor katoltoloik chepo peit nemi ng'weny ago kora ko konyor katoltoloik che chotok cheimuche koyai minutikwak kotesak en mbarenik

Sikosich temiik rurutik en chong'indo ko netai ko kakiboisien katoltoloik chemi parak ak nepo oeng' ko kasarta isip iigu nechepchep imin tuguguk en oret nenotet kora ak katoltoloik chechotet ichop ng'ung'unyeguk kokarenegitu ak imiin minutiguk en olekimokto inyoru rurutiguk kokakapa parak, ak kora en kasarta ko initesyi ireu peek en ainet asikopiit ipiten minutiguk en kasarta ne momi ropta kotun kochilildos konyoru peit nemi parak amun machang' temiik chekamiin en kasaratet.

Ibetap ng'ung'unyek ko yon ko nyalulso ng'ung'unyek koibe peek en oret ne roisi kobaten nda kibokochi mat ketem mbaret tugul siketem kityok ole imoche iminchi nyanyik ak ipal koloit ak kokaranit ak inde katoltoloik ak imin nyanyiguk koechegitu kora nyanyik ago mebar ng'alekap ng'ung'unyek inemu kobwa parak kotor kotere notok ipeetap ng'ung'unyek ak ityo kora keboisien oratinwek chekigekonech chekiposen ng'alekap ibetap ng'ung'unyek

Katoldolikab ngungunyek kokararan iboishe oret notok amun ngipoishe nitan nekimindoi ako tuun ipoishen chekiteshin kokakisember netai ak tuun iteshi chebo mwisho kokakisember nebo aeng inyoru rurutikuk kokachanga eng imbar ako kepoishen kora oret nenotetake asikopit koma ibuur imbaaret komatinye kimnotet ngungunyek.

Eng koren'nyo kepoishen katoldoloekab chemasaek ako kora amun chotetak komaimuch kong'em kimnatetab ngungunyek ako teshi kimnatet minutik akityo korip eng ngalek chekilelen makotoldol ngungunyek.

Ripetab katoldolik eng ngunguyek konyolu kerip en oret nenotetai, monyolu ipeel kiiy eng imbarengung , nyolu iwekchi ngweny mopeek, nyolu kora irip ngalekab kiteshi ngungunyek katoldolaik en oret nenoto ak mising kepoishe katoldolaik chebo kipkaa, choto komuchi koripchi ngungunyek katoldolik eng oret nemi barak.

Achame keturek amun matinye miando neimuche konamda kipkosope akityo kora kotese kimnatet eng ngungunyek ako kokonu kora kochangiit ngungunyek ak minutik eng oret ne nyolunot.

Ngepoishie katoldolik korurtos minutik eng oret nemi barak komakipoishien konyoru chorirnatet ngungunyek akityo koyai rurutik kosakityo akityo kokon kora rurutik chemi barak.

Oret nikiapoishen en ngungunyek en imbaretab bandek ko apaishen orek atumchin tetyo apaishen kora keturek asikopit kokochi katoldolik imbarenyu akoisto mianwokik kora korik akityo kora kokoch ngungunyek komatkosich en kimnatet nebo pelet en minutikyu.

Ngepiit ngungunyek kokekuu mianwokik chemuchi inamnde kora kipkosope kokararan kepoishen semberetab euut, ako kan kora ko katoldolik komache kora olekakonyor ngungunyek eng oret nekakoek raisi , ko kararan kepoishen kesember imbaret en eut sinyeteshi katoldolik kochute mpaka tigitik en oret nenotetak , any nebo somok kora ngony kepoishen kesember en eut ko kararan noto amun kekochi kora koristo komuch kochut ngungunyek asikopit kokimekitu minutik en imbaret.

Kerichek chema chomia ak minutik en imbarenyuun ko kerichek chakipelen, ketaren tumdo konotet ne kiakere ale kiikochi minutikchu komatkosich kimnatet koiiyo mising akosich ee kochang'aa en imbaar.

Temiik kopoishen katoldolik yon kimine tuguk akityo kemiten biik kepimani kepoishen en minutik en age tugul.

Sikerip chemetabgei nebo ng'ung'unyek koyon kakipoishen walawaletab minutik kou olokokeminchi nganok, ko kenyit nenyone imuchi imininchi ng'endek, kenyit ingo imuchi iinchi rurutik kou rwobonik sikopit kora komakobwa tugun cheimuch konguus minutik.

Oret ne kararan, kichikilei ngungunyek kokeker biik chekikokon serikali asikopit koba ipkopiman ngungunyek eng olekipimane akoip walunetab ngungunyek chotet.

Kepoishen keturek komi barak mising kimnatenyawi amun ibuure eng ngungunyek eng kasarta nekoi kosir keboishen katoldoik chechulotin.

Chong'indo ab katoldolik en imbar kotienkei kit neten imbaret

Netai mising komuche kotar keturek kora mianwokik chemitei en ngungunyek ak kimnatet nemakomitei en ngungunyek kotesyin kora keturek ak ye kakekuiyo mising komuche kotoret ee temik asikomuch korip mieindoab ngungunyek.

Yon kipoishen katoldoilaik chechang eng mieindoab ngungunyek komuchei kokochi minutik koechekitu en oret nemi barak mising kotoret komatokoiyo logoekwai.

Oratinwekab gaa chekimuchei kepoishen ketoldolen imbaret kokepuch kot apketumichi imbar en sarati chotetai ak kora kepuch oliimbo kapingoken ak kipuch olimbo lirutois neko ak oleruitos tuga akityo peketumchi mbarenik konoto neikochin ngungunyek asikopit konyakikitu ak kosich kora katoldolik chemi barak.

Ngot kemin minutik chechoton en kila en kila en imbaret komuche kotar miendap ngumgumyek ako moite koraa kota koruryo minutikk komie, kobate inewalawal koite koruryo minutik en oret nemii barak.

Oret nenaat saiti konekibolei keringet akinde katoldolik akinde kerichek aketub ko oret notok nenaat missing eng pik

Netai ichikili ye kaiker kole kakwo ingweny ruretab minutikuk inai ile kokwo ingwony kimnatetab ngungunyek, nebo aeng kora imuch ikuur chito nenamekei afisiyat nenamekei ak oranatok ipokopimanun ngungunyek eng ole kipimanen akoi ipuun walunet.

Kewelutik chekiranyorchikei, komitei temiik che imuchei komapoishen oret nenotet ako korupekei ako ngoroprn koibu ngungunyekab oldakee kobwa mbarengung ako tuch minutik. Ko oret nakere mising nekararan konda kipoishien ee oret nekikirindoi ipeetab ngungunyek tugul komuchi koripok ngungunyek akenyoru tugul kimnatet kekerchikei ngungunyekcho komatkolaa peek.

En isirek opoishen chepunu tukoshel ak en kotoltolik ko kotoltolik che opoishe missing ko chepo kipkaa jepo ingogenik anan kochepo negoo anan kochepo tugaa.

Akwaindaab ngungunyek en imbarenyuun apoishen keturek chepo kipgaa asikopit koripwan ngungunyekchu amangetio en ngweny ako kora apoishien awalawali minutik en imbareninyun en kila arawet.

Kesutik koteseksei yan kakipoishien katoldolek chechoten ako chenamekei ak ngungunyek ako en kipimoit nenoten.

Oret nenoteton kokikor kiakik koribei ng'alekab komatkoletakei mainik koba ng'ung'unyek asikobit konaamda tiong'ik alak myenwokik tyong'ik chemi ng'ung'unyek anan ko suswek Kita age keribei kiakik ak bitet ab kerichek

En chikilishet nekonu serekali en kila eng kila konyoru kole keisto bik chemoche konyor katoldolik chebo magendo noteton nekiboishe korib katoldolik eng oret nekararan akokon kururyo

Katoltoloik chekindo kelyek en pandeek yon kitese katoltoloik ko igochin kimnatet pandeek amun ingoropon ak kochut peek kotesetaa kogule katoltoloichoton en kimnatet nemi parak pandeek kopun tigitik ak komuch kogochi pandechotok koruryo misiing' en oret nemi parak.

En mbarenyun nemi muchelek amuchi agerer kererutik si kopiit olonkai kopune peek chekakochang'a en mbaretap muchelek

Oret nekiboishe keistoi kerichek en bek ko kiun en bek akityam kemaa akoyomyo sikobit keib keiboshen

Ketunguik komakyingei kinaga peek en oret ne ma kiim amun imuche kopol yon kagipoisien oret nemi parak en pirunetap peek kepoisien kiposen ng'alekap kimnatetap peek yon kinogi peek ketunguik

Oret nenoton nekibise bek komiten barak bek chekeboishen akobendi bek chechang asara kobaten ngeboishe oret nekisochin bek koboishen chetutikin ako mobolu ng'ung'unyek orateton kora oranotok eng minutik

En tapan en minutikyuk apole keringonik sikopiit ande peek asikopiit kopendi tigitikap minutikyuk ipokogule peek en yotet agomuch kopoisien asikopiit komoresyo en mbar akonyor kora kimnatet koechegitu en oret nenoton

Kanagetap peek achome nekisoochin amun moimuche kopoisyen peek chechang' ago kora komaimuchi kopol tigitikap minutikyuk ak kogochi kimnatet mat koror peek sait agetugul konyoru kimnatet minutikyuk koe peek en kimnatet nemi parak

Kanagetab beek en rurutik komitei ko Kararan mising amun, mo chii tugul nemuchi kore beek akonaka minutikyik en mbar konyoru minuti choto akichek beit nemi barak en oldoisiet, ak ityo any ko chongindab rurutik kora ko mi barak amun yo lole asista agenoki beek rurutik kochogu mising ak kochanga en mbar.

Oratinwek chekikonde kipagenge sikotoret maranet en emet kokechop oratinwek chebunei beek ak itia kora kemin kora ketik chemuche kotoret ngalekab kokul beek en oret nemi barak ak itia kora kelenchi temik komin kora tugun chechang' chenomeke ak beek chechang en maranet

Nyolu kerib ainoshek sikobit kokonech bek cheyamei kebiren imbaret tekwech kipakengeit ab emet koter bechuton asikobit kobwa chechang akebirji tangishek sikoribok

Toreti missing ruret ab minutik kanaket ab bek amun minutik komokin gee peek en atgaan tukul ko kot Nguni komoche kineet temiik kopoishen kanaget ab peek sikopir konyor minutik gwak ruret nemii barak

Oret nenyoljin meng'ik chemengechen Ko korei bek en ainet akoboishen oret nekisochin sikobit komoib bek chechang ak KO kora komuch kebal keringonik en kimostab ainet

Oret ne Kararan ne kinogen beek bandek konekisochin asikobiit kongwol tigitik amun yon tesetai bandek koechekitu kemoche tikitikwak kosich kimnotet simalulyo en kasartab koristo.

Uindo nenyoru temik chemengechen eng mbarenwa en ng'alekab kinaga beek ko looindab oinosiek ak kora komuche komatinye kimnatet kobiir beek en olin bo oinet.

Aboishen oret nebo tangit akonoren bekchuk si oleamoche ayat akibise tukuk chuk en imbar

Beek che kakerak en mbarenyu nemi muchelek akereri kererutik cheimondoi beek en mbarenyu sikobiit ko makerak beek.

Yan akonori bek en imbarenyu aboishen tangishek chekioldoi en tukoshek akonoren bek chuk ak amuchi aboishen ak kaker yamoboishen

Rerunet ab bek eng kemeut keboishe tangishek kekonor bek ak imuch kebal keringonik en tabanut ab minutik sikobit kokoner bek

Temik chechang koboishen oret nekireu bek en ainet sikobit kobiten Saraj ak spinach en imbarenwa akoboishen spinklait sikobit kobisen

Bo komonut oret nekisochin bek minutik bek asikobit matkoe bek chechang mising akobit korib ainoshek matkosoiyo notok kobo kamanut mising

Kabiset ab bek eng imbar kotienkei kole minutik ingorjo chekitinye amu ter Ter olekepistoi mbarenik chok

En ng'ung'unyek chemakonori bek ko kararan ngeboishe oret nekibisi minutik ako kabiset notok konyalu keyai koskoleny

Oret nenyalu mising Ko kecheng tangishek asikobit kinde bek sikobisen minutik